Ore tenadol ena siai naa kadamu kadamu ene dukuya rekodi nayai itumiai ena mashini nanapita ele tung'ani te nkorionk amu adolta ajo keimita orbaribara, nee kiidim ataa keeta information ashe irkiliku oita ninye tena oitoi egira naake alotie nija emashini enye neshoroo emashini taata irkiliku.

Wore embae edukuya nalotu indamunot aiinei naa siasa arashu erikore amu wore empisha nalio tena woji naa enoolarikoni oji Raila Amolo Odinga le Kenya, naa olarikoni oibunga aaku ketii erikore tenkata naado, naa keoltungani oidim ataa keninguni oleng' teleosho. Neeku kadoolta erikore, kadol siasa, ombaa napashpaasha.

Wore irrereni olmaarenge latoningo naipirta ena baye naa nchere, wore ene dukuya naa wore ena naa etiui ena engarii eatua nkare nanap ilolan. Naa wore oshi duo olmarenge sapuk latoningo eimu ena baye naa nchere, esafari ena naya enkata naado. Kiindim aawa ninye ambaka ilapaitin okuni ingua inkulie kuapin, neimu taa taata enkare ee Indian ocean ambaka nelotu apuku te Mombasa. Neeku ilo olmarenge sapuk latoningo.

Wore ena naa empisha naitodolu orais le tenakata le Kenya William Samoe Ruto oldakitari, nitodolu sii olemekure ishiu Wafula chebukati laa kitashekito apa ninye esiai engelare tekenya aa taa independent and electrol boundaries and commission enaa enalio tepisha IEBC. Naa wore ena baye teninungoto ai naa nchere, eaku naa idipaki aatonyorai taata orais Ruto ina kata amu inakata esiasa ena naitodolu ajo, kishooki metaa kiidim ashomo aingorru iloorika. Naa enetipat ena baye amu, keaku wore oltungani naai osujita ilo siasai ashu ilo arikoni lijo tenakata Ruto enaa tenapisha, naa keaku kishooki naa meshomo ninye alo aendelea aingorru olorika, netum naa iltunganak aatipik osiligi oosujita ninye tiatua ena siai esiasa enye, Ashe.

Kaidim tenyuata atolimu ajo kainyoo nakira aasa tenewoji, amu wore embaye nadolita, naa kadolita ene dukuya impirai naitumiyai oshi tenkoitoi naiboorieki emoyian, ashu naidimi naai aiboorie oshi ishooyo ildakitarini aiboorie naai tuaisho eton meyieuni. Neeku wore ena naa nanu entoki naidim atolimu tenewoji naa, oldakitari ele okira naa atumoki airorie oltamoyia ashu oltungani ake otii ninye sawa kake eeuo naa aya ninye mawaidha toldakitari. Amu adolita entasat naishope enaa endakitari, neeku ekira aishooyo mawaidha.

Wore engeno edukuya naishaa nitum naa nchere peaku iyiolo ninye aipima naa nai ilchumai, niyiolo atepejisho esidai, niyiolo aitumia emashini aikonekta tositima ashu te generator. Neeku inia naaji engeno edukuya, wore imbaa kulie niyieu pee ias ena siai naa pee itumoki naake atijinga darasa, nitumoki aatoningu nitum naa kuna masaa naasieki ena siai.

Wore embaye edukuya nalotu indamunot aiinei naa emoruao, amu wore ena pisha oltungani ledukuya oibala oitelekino olkarasha orony, naa enkokoyia arashu emama moruo, naa ninye naibungita eng'udi. Wore eniare naa , enooloreren oishep naa ninche lijo tenakata ilmaasae, isambur ashu kulie ororen ake oishep ninche ilkarash, amu kadoolita ajo kitelekini ninye ilkarash, nishopito sii imasaa temurs naitau aake nelelo oshon naake laipoto.

Wore ena kiguran naa enkisuma naa enkiguran naji, ene basketball naa wore eninko peyie intengen naa oltungani metayiolo ashu teniisum. Naa iutaki irregei oonangarieki empira, niutaki irregei ootumoki atapaashareyie naa kuldo tunganak lenda nkae shoto naa oomitiki ninche epik naa atua ena kikapu naa ninye eyiouni nejing embira peaku intobira naa enkiguran, naa wore naa niana oitoi naa niana ake iindim aitengenie amu intodol eniko enekwet, nintodol eniko enepaashare, nintodol eniko enenangaa amu kiidim ninye atanangai telakuani, naa ketum ake ine woji eashe.

Ore embaye e dukuya naibalunye naa kadolta iltung'anak tarueshi tene wueji amu adolta loibung'ita ninche intirman, nadolita sii adolita emashini nabo nalotie irmaiman ena narewi too nkaek, adolita sii board naa naitodolu CBM naa ore CBM naa Christ Blind Mission, aitodolu ajo ilaisotuak kulo oogira naa ninche aaretoo iltung'anak aoata ing'olikinot naa oata ninche ing'olikinot tenkaraki esiai naa eleyiatishu.

Ore enaa naa keeta empukunoto osirua tenewueji amu kadolita ndaiki naaji fast foods kuna ndaiki naanyae asioki kefaa neiting tenkata dorrop nadolita tents nadolita naa isudai nadolita ilorikan nadolita naa imisai niaku keitodolu ajo osirua ele le mpukunoto nara naa ore maana ena kipirta naatoi naa nchere ketumoki ltunganak ayetu anototo ashu atayiolounoto netumoki ainoto nkulie shorueti eimu naa ena oitoi naa ee kila enkolong'.

Ore embae ee dukuya nadamu tenadol ena siai naa eseremare amu ore enkishopo ee kuna toyie naatoni tenewueji naa nkishopo oo lchumari naatoi ore naa oshi ena kisuma enye eina pukunoto naa enkisuma naji madrasa niaku ina naa entoki ee dukuya nadamu tenaidim atodua ele toniei oitayutuo ninche negira atoni naa tene tenatoki naaji naji mat nadamu naaji ajo kepuo ninche aisoma enkisuma enche ee koran niaku ina pee atejo esiai ee seremare te nkaraki orkua loo lchumari naa ele enaa enayiolo.

Ore embae nagira asa tenewueji naa eoshoto ee pisha enaa enadolita keidim ataa keeta embae naa aarashu entoki naa naoshito ele orere empisha niaku keosh elde tungani oibungita naa ninye camera ore pee etumoki naa ninye atoosho nelotu aitodol irkulie arashu enyikaki rkulikae adol keidim ataa keoshitoi naa ninche kuldo lie empisha kando ore naa pee eidipi atosh etii naa ninche dukuya camera neshukunye naa ninche aapuonu asipu enaa ketupukuo esidai ore pee eitu netumoki aigila ore naa pee etupukuo esidai netumoki atapal ashua ahomoita dukuya tenaa kepuoito duo dukuya aosh nkulie pishai

ore enedukuya naa enkishooroto enashe tenkai amuu nikinchoo ena najo ilashumba relief nikiinchoo yie piitumoki ateretie likae tungungani naa ekitumoki ninye enkai anyaaki atoponiki. ore ekisuma epa aa african traditional society enetene tenakata aa contemporary living naa kejo tangarie lelo lemeeta amu ina kata kiponikini.

Wore nanu embaye nadamu tenadol naa ena siai, naa kadamu embaye orkuak amu wore ene dukuya, kaidim naai atejo orkuak naimaki olalang lormasae amu kemani ele kiteng aaranyaki iji tesiai naji enorngesherr, tesiai naji enorkiteng loongusidin. Kake wore naa kulo amu ilkarash ishopito, majo kiidim aataa irmaasae, nemeeta sii irkarian toolukuny naai metaa mikiindim atejo irmaasae. Neeku itayiio ena teningunoto ai ashu teyiolounoto ai, enkiguran oshi nairikini iloingok tolosho loorbaluyia aashu tolosho loorbakusu, irriki ninche iloingok naa keaku nai enkoitoi ninche natumie entoki naji tumbuizo. Aaku keponu neponu aashipa teniewoji ekira airiki iloingok, netoni aayanatoi aingorr ninche easita ina baye.

Wore ena baye nakira aasa tenewoji naa enapata enkare toongoriongi enaa enaitumia iltunganak naai. Amu keetae iloonyor, neetae ilaa enkidimata meeta nai natumie isirkon, natumie oltuktuk, natumie inkulie mashinini ashu naanapieki ninche enkare. Neeku naa wore ena naa embaye ena, nalimu ajo ninye nakira aasa taa, enapata enkare, toolukuny, arashu itelekini ironyi kake ilukuny duo enyor iltung'anak kumok.

Ore engeno niyieu pee itumoki ataasa esiai ee dukuya tenewueji naa peyie eeku ishomo aisomea esiai oo fundii naa masonry ashua carpentry ashua enkitobirata esiai oombaoi esiai oolchumai amu kadolita lchumai tenewueji ooji columns oitasheyie naa ninche ngapeta too nkajijik ore embae eare naa enerewata naa oltinga ashu naa mashinini naa naitobir ninye na aitoris enkop ashu naoku enterit niaku eishaa naaji niaku eisomea ina siai niaku ishaa naa niata ina ngeno ore naa kulie siatin naa nchere etii naa engineer ashu rkulie tunganak ake oasisho te site oyieu nasji neyiolou ena siai

Ore ee ena pisha naake itodolu ninye ena pisha tenakata inkuashen naa naatotonio te wueji neidim ataa keeta enki enkare, kirobi neeta enkare. Neeku ketaa kigilita kuna kuashen aaku peebulu, kake ore embaye naitiship naa nchere keton ake inosayu tenintokitokie nai kiidim ataa kepaashari penyo too noshi kulie naatoito kake kiidim ake ataa kinosayu ata eyia inchi.

Ore ena naa kitau naa esiai eranyare ee kanisa naa ore naa te murua ang' amu kara nanu ormasani naa keasa ake eton egira alo dukuya hoo te mekure aa kumok isiruan oasikie naji ena ranyata ashu ena shipai nai naikununo ijin amu kegira adoyio kegira enkop aibelekenya anaa nepoitoi dukuya. Ore sii irmusunku amu kasolita tena pisha tempukunoto ketiu enaa ninye egirai naa aranyaki naa kee puonu pounu too nkutitik katitin manaabo manaare na keya nemeeta ninye ankata nai naishoru naitodulunyeki ena siai naa eranyare ee kitamaduni neeku ore naa nai tenakata kegira siaia aibelekenya adoyio.

Wore ena pisha naa kekira aitodolu irpaek ooshal oitayioki naa ninche tolchamba neeku kitayu ajo empukunoto osokoni ena enaa enadolita ormambuli enaa enadolita ildukai ashu enaa enadolita iltunganak kumok, wenkishopo sininye ekulo tunganak amu kishopito emama nabo ashu esiana wenkishopo osokoni naa naishopi enaarasha orkar peyie mikijing olchafu. Neeku wore ena baye enikuni tenetumi naa nchere keuni naake kulo paek, wore ake peuni nishori metubulu, nipaliliyai ashu nilimi, wore pee idipi ailima naa, netoni tenkata naata ninye kilingana naaji enkata naikomaa ninche kulo paek, wore pee etumoki aikomaa nitayuni taa taata, netumokini aashomoita aatimirr.

Wore enaimayie tenchan sapuk natoosho enkop ang' naa keewuo inashan sapuk, nelotu naa kitianya inkishu ashu inkutik tare apa nainyiangua. Wore naa pee itiany neeku kashomo hasara empukunoto naa naikununo nejia. Wore naa tenakata entoki nass peyie atumoki atapaashare metabaiki naa nchere, tenemooki enchan abau, ebaiki ake namirr niana naidimayu nemiri, wore naa peyie midimayu nemiri natumoki ainguraki naai olakuta laitoipe naai peyie melotu aigil aau hasara naijo enayawua ng'ole. Wore enkae bae nanu naimayie naa kainepua ena shan, kekuatua ake ena shan neaku enoshi sapuk nemishoru naai ijing olchamba ashu mishoru inkaja, neeku naa itu nanu airemisho ashu itu naa ailimisho itu naa aun toki. Kake wore taata tenankae shan nakira alotu naa keaku katumore atapaashare amu kaingoru enkoitoi nasioki atuunushore asioki, tesiokunoto itu iiting enchan peetumoki naa endaa atijinga enkop nijo irpaek eton naa nai itu iiting enkare tenkop. Wore naa pee atumoki atipika, naa keaku katapaashare inangole naa nijo inanagole kata itu aunisho.

Wore embaye nalotu indamunot aiinei tenadol nanu ena pisha naa, kadolita ajo ke naa mafuriko ena arashu enkare naa natasapuka tenkop matejo enchan nayewuo hoo naa enkop nijo mitayu enakop enajing oshiake enkare amu kelio enaa ketoyio oshi enakop, naa kake etasapuka taata enkare neeku ina baye naji mafuriko ena nadolta.

Wore esiai naas eyiolounoto oltunganak tenkiasisho oompisai etaata naa indim ataa inoto itum ilchorueti amu ketaa iltunganak entoki najo ilashumba materialistic kenyor iltunganak tenaa lasima ake peetum toki teyie. Neeku teniata impisai neeku niindim aatayiolo iltunganak zaidi oolapa liyiolo eton miyata naa impisai, naa wore ake sii piitum impisai naa iindim aataasishore ataasie inkiasin naapaasha matejo naai nijo nibolie biashara, nitumie faida amu teniyielou naa iltunganak naa keaku itumito faida tiatua esiai ino kulingana oniana naa tokitin nimirr iyie.

Wore SME's naa small and medium enterprises, naa wore igolikinot oshi ninche naimaa temashini ngejuk nadungu inkodii naa nchere. Wore inapa ropiyiani ashu inoshi ropiyani ake naatumito ninche kawaida, naa wore edungoo naa kuna mashinini, naa keaku naa ketadotie iropiyani kulingana wesiana oshi nakira aatumie, metii kunda kulie mashinini nyejukon naa naadungu inkodii, naa keaku naa sii wore emashini naa ngejuk naa keji digitalize naa meedim naa atapaashare lazima ake teneponunui ninye ake itu ibol nikindimi ake aimu tiai saa nikindimi aimu metabaiki okutuk. Neeku naa lazima ake pee etumokini aatudung iropiyani e kodi.

Maidim atejo kaata engeno naipirta naa ena, amu keetae engeno katitin are, keetae engeno ake duo niyiolounye embae naa itu ias, neetae engeno naji practical naa lazima pee ias embaye. Naa wore engeno naidim atejo kayiolo naa ena ngeno ake enkutuk, engeno naai eningunoto tenikirorieki kake mayiolo naa engeno enkitumiata naa naipirta ena baye.

Ore embaye nalotu naa indamunot ainei tenadol naa ena pisha e block chain naa njere, enooshi naa ena naa ore pee etum oltung'ani obo olkilikwai , ore naa peetum neidim ninye atoliki obo arashu are arashu esiana, nepuo lelo newuo aliki ilkulikai, ore lelo ootolikioki, neponaa neliki ilkulie, neaku ore tenkolong' alotu aiting' arashu embaye naa alotu naa aendelea ombaka enkiting'oto naa keaku etayioloutuo iltung'anak kumok, neaku ina duo ajoito, keisho sii iltung'ana metayioloroto o ilkulie amu ore ake pee naaji te enkitanyaanyukoto payiolou naaji nanu, naake aidim atuutaki ajoki ele tung'ani laatolikio. Ore peyie aikunaki neija neyolouno ninche amu ebaiki ng'ole nemeyioloro, kake etayioloroto te enkiimunoto e nanu, neaku kayiolou ajo keaku naa kesuj pooki toki e maisha iltung'ana opaashiupaasha, naa ine wueji indim ainotie ilkiliku opaasha.

Ore embae edukuya naidim NGOs aatas naa kaata oshi nanu indamunot napaasha naa ore ninye enedukuya naa ore NGOs naa keeku nai keingilia kati peyie epuonu nidim aaku tenedoli naa toi ajo meeta nai irmwalimuni meeta nai matejo sirkali enkidimata naigerie irmwalimuni kumok tengaraki sapuk esiai esiai naa kumok iropiani naaku naa kegirai aitumia egirai alakisho naa keidim ninche ayetu nejing ake netumoki atalaaki ormwalimui obo ashu waare eilingana wo nkera natii sukuul ore peetumoki naa ninche atalaaki naa lelo kulie aponiki naa keeku keilepua ninye ena siai Ore tenkipirta tesiai naipirta iropiani naa ore tinewueji naa keetae esiai nijo esiai nanu nayiolo naji goat and sheep fattening naa tenisaidia nai NGOs ilbarnot arashu noomama naitumia naa kulo oshon lang' tonkatitin kumok naa ore peetumoki aingilia naa kisaidia naaji minyangu ilkuon naa nai arashu inkuon ore ina peetumoki aitaasa ina siai naji enefattening naa naishori metopiro netumokini atimir naa ketumi faidani naa kilepu esiai oompisai toomuruan napaasha

Ore embaye e dukuya tenadol ena siai naa kadolita olbaas sapuk oshi, lijo tenakata kwa mafano oji ole Western, odumunye te Nairobi, nelo inkwapi oolbaluyia, arashu inkwapi naing'or ina shoto. Neaku ore embaye e dukuya nanu nademu tenadol ena iai naa kadamu ajo stage ena. Ore ene are nadamu ajo taun sapuk ena tenkaraki, nchetat naateshetaki teine wueji arashu inkajijik natii ine, naa kadol sii iltung'anak otii okwetita olola lenye, neaku kelio ajo ketaun ena naa keji busy aaku taa ketii pooking'ai esiai nakwatita naa, aasioki aas tene wueji, negira iltung'ana apaasha, anaa ilemeyioloro amu neija naa oshi etiu taon, amu meyioloroi neaku ekweti ake apaasha eloito pooking'ai naaji ewueji naaji neifaa.

Ore eneiko iweujitin naaji oo mpisai pee etum eripoto oolomon naayiouni, naa keiger naaji ninche iltung'ana oidim ataasaki esiai arashu epponiki imashinini naaji ine digitol, naaji natumoki ainoto ilkiliku oonkirorot oo iltung'ana opaasha teine wueji, peeyiolouni naa ajo ketii taaninye eripoto nasipa . Naa ore pooking'ai etii ine wueji, naa enkipirta sidai naa ninye nayauwa ine wueji neaku keihakikisha ajo ketii eripoto ine wueji oo iropiani.

Kadamu enkolong' nataasa ena siai amu kadolita ene dukuya ninye calculator naa kataasa toonkolongi naapaasha amu kataasa atii sukuul, amu wore sukuul nabayie peyie aitumia ena mashini naa naa sukuul esekondari. Naa wore atii naa sekondari naa kaasita hesabu apa naitumiya ena mashini, naitumiya tenkae kisuma naji ene business, naitumiya tenkisuma naji ene Geography neeku kataasa ena siai piipii tentemata otenkisuma naake edarasa. Naa wore enkae wueji naitumiaye naa kaitumiaye tiatua biashara, aa taa tenalo naai ainyiangisho naa kaosh hesabu ai, naa calculator naake eya nijo alo niniapu calculator tolduka nitumoki atoosho. Nitumoki naa ataasa ena siai. Neeku niana iwejitin nataasie naa niana isababuni.

Wore engeno niyieu pee itumoki ataasa enasiai amu esiai ena naji ene jua kali ashu artisan naa tenkalo jua kali, naa peeku naa iyiolo aitumia niana mashinini napashpaasha, sanisana inchumai tenitumoki atigili, nitumoki sii aipima, amu keetae intokitin nijo naai diameter naai naipimi, aa taa elalai, arashu naa empiriki oo ntokitin naapaasha, neeku inia ngeno iyieu niyiolou, niyiolo naai aitumia oranki atoosho oranki natoi, nimpimaki enkare tesidai, nimpimaki eilata oltaa ashu impimaki naa intokitin ake naapaasha naa toompukunot naikununo nejia.

Wore paa enetipat ena baye naji ene PayPal naa nchere. Wore enaa enayiolo nanu naa keitumoki naaji atalaa oltungani tenkoitoi naa naijo enaa etii inchot naapaasha arashu ilubot naapaasha enkop. Kiidim oltungani otii matejo enkop oomarekani aitumia atalakie naa atalaakinyie oltungani otii enakop bill ,ashu airriwaki oltungani otii naa ninye enakop ekenya iropiyani ashu inkulie kwapi napaasha mee inolkila orok ake kake enkop nalulunga nalulunga ashu eseuseu naa nalulunga. Neeku inia oshi enetipat pee itumoki naa ainoto ena PayPal.

Kaidim naa atejo wore ena naa ewoji engamunoto arashu reception desks ,ewoji naa naji Kenya Revenue Authority, aa KRA. Naa wore tenia ngamunoto naa keponu iltunganak aaku ketum naa ninche metaasakini naa ninche imbaa naapaasha, maitumia tenkitanyanyukoto esiai naji ku file returns naa ai file returns inonok tenaa nil arashu tenaa empukunoto nara naa ketii iltunganak oopuo naa ninche metaasakini tenewoji enaa embaye naa naas serkali aasaki iltunganak lenye, peetumoki naa ai endeleza naa esiai amu wore naa kra naa enesiai ooropiyiani, esotunoto ooropiyiani ashu naa itaduaya enikunari naa iropiyani naa tenakenya ashe.

Ore entoki e dukuya nalotu indamunot ainei tenadol naa nanu ena pisha naa ore ene dukuya naa kadlita Kenya Vision Ttwenty-thirty, nadolita naa mission nadolita kenya ajo ore pee ebaya twenty-thirty, naa keata ninche inyokitin naajoito pee eitabaya, nadolita ICT Authority, aa ninche taa naibung'akino tena siai amu ore summit netiu anaa enkiguana ashu entumo nipuonunu meiteng'eni intai. Amu ore enkiteng'enare natii ene wueji naji endless opportunities shaping our future naa nchere, pee eutakini naa iltung'ana arashu olorere le Kenya naa amu adolita empendera e Kenya eneiko peyie etumoki ainotito nafasi, arashu naa nafasini ninche naatumoki ainotie entaisere sidai, pee etumoki aitobira entaisere enye, anaa ena ake naji kwa kawaida ore entaisere naa eikeitobiri taata. Naa ore ina kitobirata e taata, ninye ena natii ene wueji, nadolita ajo ketii ewueji naji Diamond leisure lodge resort Diani, nadolita ajo olmanie le Indian ocean aa taa enkutuk enkare inakop naa anaa enayiolo.

Pookin etoki Nanu nadolita tene wueji naa iropiyani naa noti enchata ena, eKenya naa ena noti ngejuk ena. Nitii kumok aidip aikena kake adolita ajo ebaiki nematum ake nanu esiana naai nasipa kake adolita ajo inotii kuna pookin , enchata natii ene wueji.

Ore ebae naa nagira aasa tene na kelio amu kadolitaa naa nanu eetae KRA netiu enaa oltung'ani ele loosisho te KRA ena selenkei ashu ene kitok naa nagira aitashe teneweji netiu anaa inkoroi oo lomon eigirai aitayu amu kadolita simui naitoluakaki enkutk enye egira naa ninye airo nadolita Citezen na ore Citizen naa enkaji sapuk oo lomon etii nabo oo nkajijik sapuk oo lomon teena Kenya neeku naa ore ninye ena nadolita nanu teneweji ajo kainyo nagira aasa naa inkoroki oo lomon naa ninche eita iltung'ana oshal teneweji.

Amu etoki nadolita naigero Nairobi news naa ore ina naa enkaji oolomon nasotunyeki ilomon ashu imbaa naataasate peetumokini aatutukuny impala ashu intokiting napaasha tiatua ine wueji oolomon

Ore ebae nadamu naa esiai naa nairiwari iropiyani too simui, niriwaa tenkae simu airiwaki enkae amu, kadolita ajo Airtel niriwaki likae aini le Airtel. Neaku ina nanu etoki nadamu tenadol ena siai naa, natii enewueji.

Ore embae nagira assa teneweji naa enkiteng etaae naitakeditoi engari, kake wore enamadup ayiolo naa kadolita ajo osikari oibungita enkamba tenchumata engari netii likae tungani otaa oitayu ollaingwanani naa oitayu olenakop ee Kenya naa (kulingana) wenkishopo enye otii abori ogira arumoki enkiteng neeku enkiteng adolita ajo eitakeditoi engari nebungita intunganak esiana

Ore peeyeu olerereo pookin ashu elelero sapuk neasisho te booa ashu naa ore nedukuya naa kedolita ajo ore iltungana lotii boo ele losho le le Kenya, naa kegira aaku iltunganak le tipat aa inchere ketumuto iropiyiani, ketumuto elaata sidai naa keijali iniakop ninche, naa ore si enkae naa ore iropiyiani einakop naa keata naa ninche value arashu ketii shumata alang ene Kenya amu ore enkuapi nemee pookin ake iyie, enkop aka eyeu ninche nepuo natii iropiyiani sidan naa ketii value ooropiyiani shumata naaku ketumoki ataas esiyai sidai, netumoki aatushumaki ate ntokitin sidan metabaki ashu naa keata nkanan etaata, kake netaata anaa ene nashumata anaa nailiapunye naa ninye metaa kedol ajo iltungana ninche le tipat.

Ore embae nalotu ndamunot ainei na emanoroto etaun ashu amtejo nai entaun sapuk ena nairobi ashu ekae taun sapuk ena kitau tenkaraki enchetata natii tenkaraki orkishopo oishopote ltunganak kadolita tene tengaraki ngarum sapukin nadolita tenewueji neaku ore entoki nalotu ndamunot ainei na kadol usafiri tenkaraki ngarin neaku ebaki netii ldukai losimui inewueji na neaku nona baa naponu ndamunot

Ore peyie ibelekenya enedukuya ena bae , tenkop ang naa ee orkuaak oidipaki anoto ore enagira iltungana aisuma naa naa kiguaa iltungana orkuaak amu kepuoo aaku le town ore peeku le town nemeingil keshikunye amu too nkaulele naaii eetae ena siaai oleng ataa mashinani ashu enaa enajo kulie tungana te kutuk e sheng ushagoo neeku ore ake peeku peepuo intauni nepuo tenkaraki naa enkisuma ashu tenonito isaatin too tauni amu intauni etii isiaatin kumok nemeingil ashukunye neibelekenya neeku enoo mwain kulie naapasha.

ore embaye nalotu indamunot ainei naa iropiani amuu kadolita ena enaa embenki naa kadolita kulo tunganak lootii ine wueji ajo ilaasak lesiai tenewueji nitayu irkulie ilootii ake siiniche enkisuma tine ore kulo baluuni netipikaki enewueji tenkata enchipai neeku kajo osirua eetae kulo tunganak oitashe tene

Wore embaye nakira aasa tenewoji, adolita oltungani ledukuya ooreuta ninye naa ilolan. Nenapita ilolan taa tenkulubaro nanapieki ilolan toontaoni, neeku kadolita ajo wore embaye nakira aasa tewoji naa kekwetita pookingae, naa enoshi kwetita ake e kawaida oltunganak pookin naa egira ainguraki wate, enkurma epookin kekun. Neeku iniakuatita adolita ekira aendelea sanisana amu kepoito irkulie aajing inkarrin, nadolita kulie oitayutuo enkishepo najingieki esiai, neeku inia kuatita naake e taon. Nadolita sininye sukuul e zetech kake enkiini wueji adolita. Neeku etiake sininye enkisuma naakira aendelea enewoji o tenebo imbiasharani amu kadolita eradio forty seven o kulie ake naapaasha.

ore paa embaye e tipat ena naa kadolita ajo oltanki liatua enkop ele naa indim atushumie enkare nindim sii doi atushumie endaa tenelo nelotu olameyu nindim atumia tenkae rishata indim ninye aikenoi ata enaalo e shumata metaa meeta ninye oltungani odol

ore embaye nadolita tene naa enkisuma oo nkaik naitengenitae inkera naa kisaidia ena inkera matayiolito ntokiting kummok nilepunye enkisui enye kisaidia sii ajo keeku ore ake peyie idip sukuul naa kepuo newosh intokiting olarangi enaa sahi engari tenebo ake kulie kumok neyiolou kulie tokiting kumok nailepunye maisha enye

kaanyor ena baye nanu amuu kisho oltungani oota ena kishooroto metaa tenishorisho nekir impishai enyanak netum iropiani enyenak ashu olchumati lenye loidim aisaidia toonkulie olongi naa ponu neeku kilepunye siininye enkishui oilo tungani eimu ina

tenadal ena siai naa kadomu esiai e nkare enaa enkitayunoto oosinkir welangata enkare sii nepoi naaji likae kekun enaiposha nitayu isinkir neeku ina baye nanu aitadamu ena baye tenadol ena

Ore embaye nalotu endukuya ai naa empaye e sipitali ashu ewueji oorkeek aa taa chemist nadolita sii ajo osokoni amuu kadolita inkibandani tenebo oltunganak kumook

kadim atolimu ajo ilotot amuu kadolita iltunganak egira aapaasha ,kadolita sii ajo town ena amuu meeta oltungani ootayie haja olikae kegira ake aisarisar aapuo nkotoi enyanak iltunganak muj neeku inabaye nanu ajo ina nagira assa ololoito e siai, ololoito aked engari ologira ake amanaa

ore embaye naitiship tena siai naa usafiri sidai amuu ore kulo baasi naa ilosho loopuo isafaritin adoru naa ore esidano ekulo baasi naa kishori iltunganak muuj metotona esidai kidimayu ninye nirura ake ata etii esafari idim niyas siatin akeyie niyiou itii esafari

ore entoki naloito dukuya naa iltunganak ooshito olaini aingoru huduma adolita lodipaki aishoo nadoolta leton engor penyo ,kitayu sii ena e mbenki neeku kajo nanu ina baye ena naloito dukuya tene amuu kelioo ninye ajo ketii mpaka incompitani

ore embaye nadol tenadol enaa naa enkishooroto enashe amuu kadoolta ajo ore ena kilepunono oonkaika tenebo kelioo ajo keshipa naa kitodolu ajo keeta enaitaasaki neeku enashe eshukito

Ore nanu paanyorr ena bae anaa tenkata ara ormaasani, naa me enoormaasai ele kuuak kake kore orkuaak Lang APA musana naa kisidai ake nesuji amu emeyaki iyiook iropiyani, kadolita ajo kore irmusungu tenepuonu aigorr orkuaak lang naa kepuonu neret iyiook nisho inkera oormasai eretoto enkisuma, eretoto ooh siaaitin , nisho iretot napaashipasha, neeku kanyorr nanu ele kuuak, mangaz anyorr pii tenigwari neeku kanyorr ena bae naa kaibug aibungaki poki tungani onyok aas.

ore embaye naadoltu ndamunot ainei naa kadolita ajo olduka ele loo simui ore enkae naa kadolita ajo town ena amuu ore enkishopo natii ene ashu nadolita naa enkishopo orkuak leme oliang , town sii amuukelioo nkajijik aadoru sapukin naa kitodolu ina nkae

ore ena baye naa enkotoi e KRA ingerie invoice ino amuu ataasa tonkilongi naatulusoite naajokini ingero invoice ino amuu kadolita esimu nadoolta laptop neeku ina siai naloito dukuya tene

Ore embae nalotu damunot aainei naa kagaz adamu esiaai oorkiek obakishoreki amu kadolita ewueeii naigero med aid chemist ooh naa kore ewueji e kemist naa katoponikia koon amu migero eda emuisho kake kayiolo ake, kore entoki ya aare nadolita tene nadolita etito naishopito uniform neeku kelotu sukuul idamunot aainei nadamu sii iropiyani amu ore ena enadolita osokoni kuna tokitin naarri kuna natii boo kuna aajijik nijo ina kemist naa kitodolu naa ajo esiaai oo ropiyiani ashu ekinyanga natii ene wueji, ore enkae toki natii ene wueji nadolita sii inamba naigero neeku ketii enkisuma amu ore tenipanga niyiolou aisuma kuna amba kisidai enkisuma too wuejitin naapasha, ooh naigila adol enkae tito ake nasuujita enadoi naishopito enkila naiborr narok isikirat.

Eeh kaidim atolimu embaye naloito dukuya tenewoji arashu nakira aasa amu emama adolita nanapita enkerai tenkoriong nemirita ninye mboga amiraki oltungani oata empukunoto enkae mama tenkaraki ibungita handbag arashu embene enkaina onoomama.

Ee kaidim atolimu amu ore embae nagira asa ashu naloto dukuya tenewueji na kadolta emama nagira amir mpuka nateena tolakira oitik aeniki enkae mama amu ore empukune enye patejo emama na ibungita embene omama ore su orkishopo nitau olo nomama sininye.

Kaidim atolimu ee ajo kainyioo nagira aasa, kadolita noo mama naagira aatoni tenkop, eeta ilmatunda lopaasha, nadolita sii iltunganak oogira apaasha apuo nchot, nemenyaanyuk, nadolita enkerai kinyi. neeku, kadolita Ajo esiai e taon ake nagira aendelea tene

Ore enasiai nemesapuk tenkopang oleng tenkaraki ore nanu aa kara orkapi amu kaingwaa enkop nalakwa niaku kinyi enasiai tenkopang amu tetown duo nai esapuku enasiai olakilini.

Eh kaidim atolimu amu ore ena naa app e equity natii atua esimu aataa entoki najo lashumba mobile banking naa nchere app ena nitumoki ataasie, atalakie nitumoki atodolie ropiani inonok nirripie ropiani inonok etii ake embenki kake ore tesimu ino naaindim aitaasa siaitin napaasha amu ilakie imbiili naindim atoduaa sii naaba niata, neaku eitaanikita tengarake esimu ino.

Ore embae nalotu indamunot ainei naa irkerretin ake le taon aa taa nchere, mini tenkae kutuk. Naa ore entoki nalotu indamunot ainei tenaigil aing'orr naa kadol isimui amu kamaa naa amu kadolita Samsung nadolita Tecno. Naa ore nena pokira naa nkampunini oosimui nadolita ajo lazima taon ake ena amu keeta ninye iltung'anak kumok, neeta iloompukunot napaasha. Adolita iltung'anak orook, adolita oltung'ani obo onyokie ogira ninye aut enda aji e Sam's ashu ai toki ake natii shumata teinewueji. Neeku nena intokiting naapwonu indamunot ainei

ore embaye piibelekenya ena baye tenkop ang naa kikutik iltunanak ebolo sukuul kake ore ikeno naa kikumok naa amuu keeku ketii nkera ang naa keponu sii iltunganak inkangitie lootii isiaitin naa ore ekae kibelekenyata naa kegolu usafiri neeku nena inkibelekenyat nadol nanuajo kepuku tena siai

Ore tenadol ena siai naa kang'as adamu Safaricom. Amu ore Safaricom naa ninye nanapita empesa. Ore pee aigil adol naa kash, nadoleibung'itai iimui toonkaik pokira are napaashipaasha, naa keitodolu nchere ore ele tung'ani naa kegoira ninye ainguraa mesej pee etumoki aitarasaki olttung'ani otaasa enkitainoto esimu te ropiani, aa taa withdrawal, pee etumoki aitarasaki iropiani enyena, neaku, sidai kwaasa peeng'as aing'uraa mesej, ore pee etumoki aing'urai, netumoki taa taata aishoo nena ropiani naara inenyena, duo e kash, naiotuo ninye. Nadolita sii embuku e empesa enaooshi naigerieki ilmeseji, neigerieki entoki naijo code tenepuo iropiani ajo kebaa iropiani, neigerieki esaa peetumokini naa atusuj entoki naji records.

Kaidim atolimu amu oree enaa enadolita naa ketaa oltungani, entasat ashu mama nagira aitayu iropiyiani te simu, negirae aitodol ajoki kaba iropiyiani nagira aitayu negira elde likae anyu mitodoli( massage)enaa enalio egira aikilikwan tenaa kena enkarna ino anaoshiaake enaas pokingae peyie edumoki airiwai iropiyiani (badae) neeku naa kadolita enaa inasiai nagira aendelea nadolita (safaricom empesa)naa esiai iropiyiani (Sana Sana) ees empesa te (safaricom)

Ore ena tening'unoto ai na kadolita enaa emashini naitor iropiyiani amu keetae iropiyiani nasipa neetae iropiyiani nemesipa ataa noshi naji tenkutuk olashumpa fake. Neeku ore enamashini na ketumoki ninye aitodolu iropiyiani naa naara sidan nepik enchoto sidai, ore enda nkae kunda kulie naa nemesidan, ataa fake netumoki atipika enkae shoto petumokini ategel neyiolouni ropiyiani, nasipa nepiki kando, nepiki naa kunda kulie nemesipa enchoto. Neeku ina esiai enamashini.

ore entoki nalotu indamunot ainoi naa electronics aoduka omirieki isimui ongulie ake ositima keponu sii inamunot ainei najo embirika ositima charger earphones

ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa digitazation aa taa maisha etanakata nagira aibelekenya enaa enoo mashinini naaji laptops naa kadoolta ajo keeta olturur laajo oloporu sirkali loosita ena baye

ore ena naa embaye nadolita ajo enkingamunoto oolomon reception amuu ore enda napaashari naa ninye nagira angamu ilomon neutaki iwuejitin neepuo aatonie ashu aajing

Ore tipatisho edukuya ena siai. amu kadolita Ajo Kenya first 5G network ena. naa network sapuk ashu network @ naata egolon ena naji 5G tenijo ailinganish we nkata etanakata. naa ore paa ene tipat naaji ena temurua nanu naingua naa nchere kisaidia iltunganak metumoki airo esidai. nwiro meeta ng'olikunot naaji nijo megira aaninguno esidai. amu ore metii network ashu tenetii ake kake eniabori nemeningunoi esidai. kake ore pee eilo aitobiraki. netumokini ainosao ilomon. lenye esidai.

Ore embaye nagira assa naa translation coo aimaki taa taata aibelekeny amuu ore entoki nagirirae naa ore ena sidai naakisaidia peening neyiolou naa kibelekeny enkishui ooltunganak

Ore ena naa keji te kimaasai ilderat amu kadoolta ajo egira nkera airoro peyie etumoki airoro entito ngotonye nirorie lenkae ngotonye

ore ena nadolita naa esiai orkuaak amuu kadoolita ajo eeta irkarash oonyaanyuk neengaita sii nkulie nkutukienitoki sii aaku kelio anaa keranyita sii

ore esidano enkigeroto olaini ingira ainyangu olaini ngejuk amuu keeta iltunganak oonyor aashom aingurai ajo mkaarna natii empesa oltungani neeku kisho ina metayiolito aasioki

ore tipatisho ena baye naa keponu irmusunku aingor naa keeta faida amu kelaak iropiani egira aajingu nitumia sirkali aaramatie iltunganak lenyenak nitoki sii aishoru tenebau enegirae aasie ina siai. Keyao sii iretot naisho nkera idaikin, nelaaki sii sukuul nidim sii nishooyo siatin toonkwapi enye

kadamu nanu enkolong nataasa enasiai amu adoolta oltungani oota orkishopei laijo ole huduma centre kashomo alo abelekeny enkipande ai nadamu sii enkolong nashomo fill returns S ashomo alo ayaau entoki naji good conduct naijo ena naasita ele tungani

Amuu kadoolta noo mama a naagira atooni tene nadoolta naagira aitashe nadoolta naagira aitayu intokiting tengari naa ore enaa enatiu orkishopei lene naa esiai etiiki.

Ore tenadol nanu tanakata iji enapisha, na kadamu erikore amu adolita oltung'ani obo layiolo ake esidai oji Oscar Kipchumba Sudi, shore lo lais le Kenya le tanakata oji William Samoei Ruto oldakitari, nadolita ajo keeta ninche ewoji netii awosh pisha, ofis eobo lenye, naa amu kadolita amu ore ofisi oltung'ani naa asak lesiai lena Kenya na lasima peeta empisha orais linakata tesiadi ninche, neeku ninche tanakata adolta amu tenadol nadamu siasa, nadamu erikore, amu ketii ninye atua erikore.

Ore enkias edukuya nidim anoto tormutandao ayimu orkerenket amu ore ormutandao loo orkerenket naa website tanakata naijio ene county ashu website ewueji ake nera naa ore irkiliku lidim anoto naa edim anoto irkiliku lee siai edim anoto irkiliku lee tenders edim anoto irkiliku loo siatin naa sitai naidipate naagirai aipangaki neeku edim atodua Nena mbaa pookin eyimu ormutandao loo orkerenket